Itindap emet kopo komonut mising. Kianam boishonik cheterterchin chetoreti koker kole karip akowal itindap emet kotokchi olemakat. Kit netai nekiayai ko kolsetap ketik. Ketik, koripe mising itinda emet ako yekikol ketik kotoreti kotilil koristo akoker kole katestai sobet eng oret nenyumnyum. Minutik koboishe koristo nebunu borwekap biik ako borwek chepo biik koboishe koristo neimong'u minutik. Kianam akol ketik chechang mising asiaker ale katoret itindoap emet.

Eng betushek chepo let ko kiakonugei mising atoret eng boishetap emet. Boishet neki tai, ki boishet nepo kiteleldo darajet, kimite darajet eng kokwenyu nekikakola beek ako kicham komondoi mising lagokap sugul. Kikitebi ng'uny akeker kele po komonut ketelelde darajet ake asikobit kotestai kopa lagokap sugul eng oret nenyumnyum. Kingopata noto ko kiakonugei apat oret. Eng let yo ko kimi boishet nekikityeme kemamda oret nekitinye koik ako kyokonugei akakonu amitwokik asikobit kipat oret akoamis biik.

Boisiet netai netinyekei ak serkali nekiayai ko biretab kura. Kiabaibaitu mising kingayai boisioni amu manyumnyum kobiit boroindo neuno nebo kokwechigei chito kandoik. Mitei emotinwek alake chemotinye biik chomchinet kokwei kandoik ichegei. Kiaker ko kelchinet mising eng anendet ak acheket chekitinye kamuket nebo kekwei kandoik. Kiibo komonut kora boisioni amu kitoreto anai akobo kandoindet neamache ak asikobit aib kakwautiet nekono ayan akokonyit

Eng iman ko kiabaibaitu mising aek akenge eng tuiyetap kokwet. Kyabaibaitu amu kikono aker akakas ale ngabunjini kokwoni eng iman. ngomakituiyo akeng'alal ko makoi kas chito kole apo yu anan abunjini kokwoni. Kingoit anyun ketuiye ak biikchuk chepo kokwet ko kiabaibaitu aker kipakenge nekitinyegei. Kitoreto kora tuiyetap kokwet anai oleu biik akanai kora biik cheting'eno ng'alek ak icheket cheting'eno maket nekararan.

Muswoknotetap M-pesa kotinye boishonik chechang. Boishet neo nekingen ko kenyor ak keyokto chepkondok. Mite boishonik aleke chetinye muswoknotet nepo M-pesa, akawendi anoiseun akopo oeng anan ko somok. Netai, eng nguno komukoksei koal chito airtime kobun M-pesa nemayoche kowo ako ndonyo asipkoal credit. Eng nguno ko imuch koal chito credit chemokchingei eng simet eng oret nenyumnyum. Eng M-pesa kora, komuchi koyakta chito chepkondok chekiyoche eng olekaale tuguk. Mokiyoche konem chito chepkondok asikobit kolipan ak chepkondok cheimuch kenam.

Kikotoret mising Akothee kocher kwonyik chemengech ak tibik eng emetap Kenya kobun bandanyi eng tienwokik, mung'aret ak chametap kotoret biik. Kikocher biik mising Akothee amu kikotoret koborchi tibik kole akot komining chito komuchi kwai tuguk chekikwong'e. Kikotoret Akothee biik koker kole imuch koai chi aketugul mung'aret amakisose ming'inotetap chito betut aketugul. Kikotoret Akothee kong'any metoiwek tibik ak chepyosok chemengech akoporchi kole makinomdogei biik chenyolildos, ak biik chemi ng'ung ako nginam chomyet ak mokoriot...

Mike Sonko ko chi nekimondoe mising. kikotoret biikap emetap Kenya mising, mising ko icheket chebunu Nairobi ak Ukambani. Kikotoret Mike Sonko koker kole kanyor kanyoiset biik chetinye mienwek cheterterchin akoker kole mami chi nenyolilei kosubkei ak kanyoiset nekapet. Kikotoret Mike Sonko kokon Sonko rescue team nekikotoret kokon karishek chekicheng'ote akimute biik cheimiandos kopa sipitali. Kikotoret kora koip tuguk cheu beek akotoret biik chemaimuchigei ak chimemuchi konyor amitwokik konyor kit nekyome.